Ofisitab huduma kikotoret biik chechang nia ako netai kapsa kotoreti biik chekikopet kitambulisho, nebo aeng kotoreti eng birth certificate maybe kikopeet chito anan kotou kochope birth certificate ako maipei muda netya. Ofisitab huduma kokeny kotoreti eng ngalekab boisionik, ngochenge chito boisiet komitei baruet ne ngosiir huduma centre kotos nyor boisiet haraka chichotok, kikurei good conduct yikei. Nguno good conduct kobunu huduma, toreti biik chechang nea. Huduma centre ko ngele ole mi tuguk tugul, ole bunu toretet.

Kiawe ofisitab huduma akobo kipandet, kikan kobet kipandet ketoreton Iman ak anyoru kipandet ak maib muda neo, ofisitab huduma kotoreti bik iman ak koribe bik

Kokwenyun komiten boyot ab koog netoreti ngalek ab sukuli, ngalekab bursary, ngalek ab mbaret koinendet netile kasit. Boisionik chechang kotile boyot ab kokwenyon, inendet kotoreti bike ak iibu chomyetab kokwet.